Mae en olemo to olemo itiyo kod ekaka chiemo, ng'ato kawe to ibaro iye, iba abaya iye to ichame kotiyo kode kaka chiemo be. To jok moko be nyalo tiyo kode chako ohala, ohala manyalo kelo negi mwandu mondo gi, gikel dongruok e ngima gi